Ore ena naa oltarakita, ogira airemisho, egira airem olchamba, eton itu eiteru enchan. Pa tenejo alotu aiteru enchan, neeku idipa airemo olchamba, petumokini atuun endaa nanya iltung'anak, ashu nemiri inadaa netumi neduporeki inadaa. Neeku oltarakita ele, ogira airemisho tele shamba.

ore ena bae nangira asa tene weuji na silage kuna nati ilkuniani, ore enda nati elde diram na keji molases na kitushuli oshi silage o malasese aa sarah ina silage, ashu ilmapepeni indim oltungani nidungudung nintushulaki molases, ore pintushulaki maleses nipik ilkuniani, indim nitur engumoto, nintadoiki eti atua ilkuniani eweuji nemetumie enkijape, ore pelotu olameyu nincho inkishu inono ina silage, niaku mitoki inkishu anyamalu tenkata olameyu.

Ore ena baye naa silage kuna natii ilkuniayiani mmm molasses en`daa natii atua elde bucket naa kitushuli oshi sillage o molasses. kidim silage ataa irmapepeeni nidong`i ashu osarra nidong`i nitushuli o mollases. Nepiki ilkuniani nisudori te ng`umoto ore pee eisudori te ng`umoto ashu eshumi ake iyie te wueji nemeidim enkijiape atijing`a. Ore pee eeku olameyu nishori nkishu in silage nimitoki iltung`anak aanyamalu te ntoki naisho nkishu.